Taũnĩ ĩrĩa ĩrĩ mũhaka-inĩ wa bũrũri Kenya na Uganda ĩtagwo, Tororo.

Maũndũ marĩa wagĩrĩirwo nĩ kũhingĩa nĩgetha ũhingũre akaũnti ya bengĩ nĩ hamwe na ũkorwo na PIN ya KRA, na ũkorwo na gĩbandĩ gĩaku, kĩrĩa kĩo kĩagĩrĩire nĩgetha ũhote kuonania wee nĩwe mwene akaũnti ĩyo, na ũkorwo wĩkinyĩtie mĩaka ikũmi na ĩnana, kwonania nĩ ũkinyĩtie mĩaka ikumi na ĩnana.

Pause maũndũ marĩa hũthĩrĩte akauntĩ-inĩ yakwa ya bengi kana ya thimũ, nĩ kũiga mbeca kana kũruta mbeca, kana ĩgatũmĩrwo ĩta statement rĩrĩa ndĩrenda marũa magũthiĩ bũrũri ũngĩ. Ta last year ndĩrendaga gũthiĩ bũrũri ũngĩ Europe, nĩndatũmĩrire bengi yakwa, akaunti ya bengi yakwa kuonania statement, nĩgetha nyone marũa magũthiĩ bũrũri ũcio.

Icigo ithatũ iria cigucagĩrĩria agendi aingĩ mũno bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ, gĩcigo kĩa Mũmbatha nĩ gũkorwo andũ aingĩ nĩmathiaga nĩgetha makahota gũtubĩra, na kũĩyonera maũndũ marĩa maramakenia beach -inĩ. Gĩcigo gĩa kerĩ, nĩ gĩcigo kĩa mwena wa Rift Valley. Andũ nĩ mathiaga nĩgetha merorere Rift Valley harĩa yothe yarũma, merorere nginya njũĩ, merorere iria rĩa Lake Nakuru. Gicigo kĩngĩ kĩrĩa kĩgucagĩrĩria andũ mũno nĩ gĩcigo kĩa mwena wa Mount Kenya, andũ aingĩ nĩmathiaga nĩgetha mahote kuona kĩrĩma kĩu kĩa Mount Kenya, na mũtitũ wa Mount Kenya, na merorere mĩtitũ ĩrĩa ĩkũu.

Nĩndĩhokete bengi cia kũrĩa njigaga mbeca ciakwa, na gĩtũmi nĩ atĩ, nĩngoretwo ndĩmũ member gwa kahinda ka mĩaka ikũmi na ĩtano. Na ndirĩ ndona hena ũgwati ona ũmwe, ngaga mbeca ciakwa, kana ngakora hena gathĩna keho. Oningĩ nĩhotaga kũigĩra mwana wakwa mbeca, na ona ecukuru, akahota kũruta mbeca ciake hatarĩ thĩna, na ngahota kũrora ũrĩa ĩratũmĩra mbeca ciake. Nĩngĩ nĩnyendete bengi icio tondũ ciĩ hakuhĩ naniĩ, na o hindĩ ingĩmenda nothiĩ ndĩmakore. Pause

Kũndũ kũmwe andũ mangĩcera mwena wa Rift Valley no mathiĩ kwĩĩ rorera Hells Gate na no mahote gũthiĩ lake Nakuru merorere karia kau gakoragwo na flamingo nyingĩ na mahote gũkenerera.

Njĩra ĩrĩa ĩngĩ hũthagĩra kũgĩa na mbeca cia kũhingia mabataro makwa nĩ atĩ, nĩ nyendagia iratũ na ciondo, ningĩ nĩ nĩmaga kwoguo ĩyo nĩ njĩra ya kerĩ ya gwetha mbeca, ndarĩma ngacoka ngendia magetha marĩa ndĩnamo, njĩra ĩngĩ nĩ atĩ nĩ njigaga tũbũri kwoguo hĩndĩ ciothe ya mambuta nĩ nyendagia tũbũrina ngeyonera mbeca cia kũhingia mabataro makwa mothe.

Kwĩgaĩra mĩgũnda nĩ kuga atĩ andũ arĩa mateng'agĩrĩra mĩgũnda ĩrĩa ĩtarĩ yao makanjĩrĩria kũrĩma kana ona magaka nyũmba ciao kĩũmbe matarĩ na marũa magwĩka ũguo, kwoguo makoya matarĩ na marũa ma thirikari nene. Pause

Endia nĩ makoretwo makĩhũthĩra ithimi itarĩ cia kĩhoto cia gũthima mbembe, ũndũ ũcio wa hotekire nĩ endia arĩa makoragwo na ukoroku, na ukora, makona nĩ marenda gũthondeka mbeca nyingĩ na kwoguo magathũkia ithimi ciao cia gũthima mbembe, ũndũ ũyũ ũngĩrũngĩka na njĩra ya gwĩta atongoria a KEBS arĩa mathiyaga icigo-inĩ cioothe bũrũri-inĩ, kũrora ithimi cia andũ cia kwe kwendia indo ta mbembe.

Tekinoronjĩ nĩracenjia mĩtũrĩre itũ ya o mũthenya ta ũndũ wa mbere no wũingĩre Youtube na ũhote gũthoma maũndũ maingĩ, na ũhote gũthoma mawĩra maingĩ marĩa tene no mũhaka ũngĩendire gũthiĩ cukuru nĩgetha ũmamenye ningĩ tekinoronjia nĩratũma andũ mamenye mĩtũrĩre ya andũ ũrĩa maikaraga icigo-inĩ ngũrani bũrũri-inĩ, na icigo icigo ngũrani thĩ yothe harĩa yarũma.

Rũrĩrĩ rwa cumarĩ rũiganagia na njĩra ya Kũiga culture day o mwaka nĩgetha makeririkania maũndũ marĩa ma rũrĩrĩ rwao nĩgetha matikanariganĩrwo mahinda maingĩ o mwaka nĩ ũkoraga mena culture day ĩrĩa macerekeagĩra thĩinĩ wa kaũntĩ yao.

Aruti a wĩra nĩ mendekithagĩrio thigũkũ njega na kũheo iheo itiganĩte nĩgetha kũmacokeria ngatho nĩ mwaka ũcio, na nĩ wĩra ũrĩa makoretwo makĩruta, ũndũ ũngĩ nĩ mendekithagĩrio thigũkũ njega na kũheo iheo arĩ njĩra ĩmwe ya kũmahe hinya na wendi wa kũruta wĩra wao na njĩra njega, mwaka ũrĩa ũngĩkorwo ũkĩte.

Maũritũ marĩa arĩmi a mĩgũnda mĩnini macemagia namo makĩenda kũgĩa mĩgũnda na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kĩwatho nĩ atĩ no makorwo magĩteanga mathaa maingĩ magĩthiĩ wabici icio cia mĩgũnda, njĩra ĩngĩ nĩ atĩ nĩmetagio mbeca nyingĩ cia marũa kwona Title Deed kana magakĩrora makĩhĩũrio nĩ ma surveyors magĩka search ya mĩgũnda yao.

Nĩ tũrĩ mũgũnda wa kũrĩithia gĩcagi-inĩ gitũ na andũ a gĩcagi gitũ nĩ tũnyitanagĩra na njĩra ya gũcemania, kwaria, nĩgetha tũkarora tũkona gũtirĩ ngũĩ na atĩ o mũndũ o wothe nĩ arĩ na namba ya ũrĩa, na nĩgetha kũngĩa ũndũ no mũhũranĩre thimu mũmenye ũrĩa kũrathiĩ, ningĩ nĩ tũrĩ kĩama gĩa security nĩgetha tũkarora o mũndũ o wothe nĩ aikarĩte wega na mũndũ o wothe gũtirĩ ũndũ ũramũgia na kaingĩ o kaingĩ, thikũ ikũmi na inya ingĩthira icio nĩ ciumia igĩrĩ nĩ tũcemanagia nĩgetha tũkahota kwaranĩria maũndũ marĩa marathiĩ na mbere itũũra-inĩ ritũ

Arĩmi a mĩgũnda mĩnini, manyitaga itemi rĩa kũrĩma mĩgũnda na makendia irio nĩgetha makarehe ũtonga thĩiniĩ wa ũrĩmi wa kauntĩ ya Garissa. Nĩ marĩmaga irio cia mĩthemba ya mboga, mbembe, mboco, nĩ marĩmaga mahiũ, na magatuĩka ma kwendeka ma kwendekia kauntĩ-inĩ yao, na ningĩ makarĩma ta mahiũ nĩ getha mahote kwendio kaunti iria ingĩ, makendia mahiũ ma nyama.

Thogora wa ũciarithania mwaka ũyũ ũngĩringithanio na mwaka mũhetũku, nĩ ũronekana wĩ igũrũ tondũ nĩ andũ aingĩ metĩkĩrĩte kũruta wĩra ũyũ wa ũciarithania, mwaki-inĩ ũyũ thutha wa thirikari ya kaũntĩ na thirikari nene kũmanyitĩrĩra .

Wagi wa mbura gĩcigo-inĩ gĩakwa nĩ ũhutagia arĩmi na njĩra nene tondũ andũ aingĩ rĩrĩa mekũrĩma, arĩmi aingĩ rĩrĩa mekũrĩma na kwage mbura, mahanda mao nĩ momaga nĩ kwaga na ingĩ ao magathiĩ hathara nene mũno, amwe nĩ makuaga ngoro na makaremwo gũthiĩ na mbere na kũrĩma, tondũ andũ ao matirĩ na maĩ ma Kanjo kana maĩ maya ma thirikari marĩa mangĩtũmĩra kũrĩma.

Thirikari ĩgĩaga mawatho megiĩ ũgitĩri wa irio nĩgetha arĩmi makahanda mbegũ iria cia gĩrĩire na ningĩ nĩgetha makanda irio iria cia gĩrĩire itarĩ na mĩrimũ nĩgetha arĩa maracihũthĩra matikagĩe na mĩrimũ. Mawatho maya macokaga magathikwo nĩ gũkorwo arĩmi aingĩ kana andũ aingĩ matiramarũmĩrĩra kana gũkagĩa na ungumania kwoguo mawatho mau magathikwo.

Nĩ nguona ũrĩmi nĩ ũheyanĩte mĩeke ya mawĩra, na ũndũ ũcio ũhutĩtie, kũheyana kwa mawĩra kũrĩ andũ aingĩ gũkũ gwitũ, mbeũ njĩthĩ onayo nĩ icokereire ũrĩmi na njĩra nene, na ikĩro nene, na nĩ ũndũ wa wa ũndũ ũcio, andũ aingĩ magetĩkĩra gũcoka nginya mĩgũnda-inĩ, na makahota kũrĩma na kũgetha, na kwendia, ma na kwendia, magetha mao, na njĩra nene, njĩra ya kerĩ nĩ atĩ, nĩ kũgĩte irio nyingĩ, na koguo andũ aingĩ makahotana kũhũna, na makaga hũti nyi, nene ta ĩrĩa yarĩ kuo, rĩrĩa andũ aingĩ matoyete ũrĩmi na njĩra ĩrĩa ĩgwete.

Maũndũ marĩa njaragia rĩrĩa ndĩrathura bengi ya kũiga mbeca, nĩ bengi ĩrĩa ĩhakuhĩ naniĩ, na bengi ĩrĩa ĩkũndũ gwothe Kenya ng'ima ingĩmĩbatara, bengi ĩrĩa ĩna wĩigĩrĩrĩki, ĩtarĩ na ũkora, bengi ĩrĩa ũngĩiga mbeca nini mũno, na bengi ĩrĩa ĩngĩhota ngina kũngobithia mbeca hĩndĩ ĩrĩa ingĩbatara kwenda kũkobithio mbeca, bengi ĩrĩa ĩna wĩigĩrĩrĩki.

Mũtaratara ũrĩa ũrũmagĩrĩrwo kũihũrio marũa ma kũiyũria igooti rĩrĩa ũtarĩ na mũcara nĩyo nil TAX ũhũthagĩra rũrenda rwa kũrĩha magoti rwĩtagwo iTAX.

Makinya marĩa mũndũ agĩrĩirwo kũrũmĩrĩra nĩguo ahote kũrĩha na M-pesa Pochi la Biashara, nĩ weyandĩkithia na kambuni ya Safaricom na uge nĩũkwenda kũrĩha mbeca na njĩra ya Pochi la Biashara.

Magwati marĩa magĩyaga nĩ ũndũ wa kwaga andũ marĩ na ũmenyeru ũgitĩri-inĩ wa kũndũ kwa ũgitĩri wa nyamũ cia gĩthaka nĩ atĩ, nyamũ icio cia gĩthaka no cihote, kũrũma andũ, kana kũmatharĩkĩra, na kũmoraga, mahinda-inĩ maingĩ nyamũ icio cingiumĩra, nĩ ihotaga gũtharĩkĩra andũ, na kũmarũma, kana kũmahũra, kana nyingĩ kũmoraga.

Rũũĩ rwa Tana rũmaga mũtitũ wa Mount Kenya, harĩa ho nĩrũcokaga rũgaikũrũka nginya kaũntĩ ya Garisa. Harĩa rũcokaga rũkeitĩrĩra Indian ocean, harĩ mũbango waruo wa gũthiũrũrũka thĩĩ ng'ima.

Ingĩruta mũndũ ũrĩmi wa ngonjeti na kũmũtwara mũgũnda kũmwonia ũrĩa mũgũnda ũharagĩrĩrio, mbeũ cia kũgũra na mahinda ma kũrĩmamĩra na ũrĩa maĩ magĩrĩirwo nĩ gũitĩrĩrio na kahinda karĩa ũrĩmi ũyũ ũkoragwo ũkũrĩte yani hĩndĩ ya kũgetha, magetha ma ngonjeti.

Ngumo ĩrĩa njega yendekaga harĩ mũndũ wa kũruta wĩra wa mũrori wa andũ arĩa makuĩte thĩinĩ wa nyũmba ya kũiga andũ arĩa makuĩte thibitarĩ-inĩ ya Star nĩ; ngumo ya kũhoreria bamĩrĩ, ngumo ya kũmarĩria na tha, ngumo ya ũtheru, ngumo ya gũkorwo e mũndũ wa kũmahe kahinda rĩrĩa marabatarania na kũrĩra na kũrora mũndũ wao na ngumo ya kũmarĩrĩa na wendo na kũmahoreria.

Kĩrĩa kĩrathi na mbere mbica-inĩ ĩno, nĩkũronania mũndũ ena ũrĩmi wa thamaki thĩinĩ wa pond-inĩ. Koguo ũyũ nĩ mũrĩmi wa thamaki. Pause

Njĩra ĩrĩa nguhĩ ya mũndũ angĩihũria marũa makũrĩha igoti rita rĩa mbere, na aheyo irũwa rĩa kuonania nĩ arĩha, nĩ njĩra ya gũtũmĩra mĩtambo ya itax, gũkũ mĩ, nge, mĩtambo-inĩ ya online.

Ũrĩa ingiuga ũhoro wa yunibacĩtĩ wa Tom Mboya nĩ atĩ nĩ University njega no gĩtũmi kĩrĩa kĩngĩtũma nemwo nĩ gũthiĩ yunibacĩtĩ ĩyo nĩ ũndũ ĩĩ kũraihu ĩĩ Homabay na niĩ ndĩ Nairobi matangĩkorwo no mahingũre branches ingĩ nĩ kũraihu mũno kwoguo no nemwo nĩ gũthiĩ gũthomera yunibacĩtĩ ĩyo ya Tom Mboya.

Gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmaga andũ mende kwenjwo njuĩrĩ nĩ mũndũ ũmwe hĩndĩ ciothe, nĩ tondũ mũndũ ũmwe ũrĩa ũrakwenja nĩ aigaga ũtheru wa igũrũ mũno na kũrigĩrĩria kũrwara mĩrimũ ya ironda iria igĩaga mũndũ enjwo nĩmo metagwo maciringi.

Ũguni wa bũrũri witũ ũmũthĩ ũhutĩtie na njĩra ya kwona atĩ ndĩ mũrĩmi mbeũ ĩngĩthiĩ igũrũ mũno kana, onayo bataraitha nayo yendio igũrũ mũno, wĩ mũndũ, wĩ mũrĩmi no ũremwo nĩ kũgũra na ũgũre ũremwo nĩ kũgũra mbeũ ĩrĩa njega na ũremwo nĩ gwĩkĩra bataraitha ĩrĩa yagĩrĩire, na kwoguo thirikari nĩ ya gĩrĩirwo nĩ gwethana na mbeũ iria cia gĩkĩro kĩa igũrũ na mbei njega o hamwe na bataraitha nĩgetha mũrĩmi ta niĩ ahote kũgĩa na ũrĩmi mwega nahote kũgĩa na maciaro mega ma ma indo iria handĩte.

Ũgayania wa mĩgũnda macigo-inĩ ngũrani nĩ ũrahutia arĩmi a Narok na njĩra nene. Wa mbere, andũ a Narok nĩ mararĩ na mĩgũnda mĩnene ya kũrĩma ngano, no rĩu nĩũndũ wa kũgayanio kwa mĩgũnda, mĩgũnda ĩkanyiha makaremwo nĩ kũrĩma ngano arĩa mararĩmaga, kana arĩa mararĩmaga waru na njĩra nene makaremwo tondũ tũmĩgũnda nĩ tũrakundera kana tũkanyiha.

Mĩnyamaro ĩrĩa arĩmi a kauntĩ ya Kajiado maracemania nayo nĩ kwaga kwa mbura, na kuoguo rĩrĩa marahanda makaga mbura ya kũrĩma nayo. Ningĩ nĩmaracemania na mathĩna ma mĩrimũ ya mahiũ mao, kuoguo ona rĩrĩa mararĩma mahiũ mĩrimũ ĩgakorwo nĩ mĩngĩ mũno na makagĩa na kũhatĩrĩrĩka nĩũndũ wa maũndũ mau.

Maũndũ marĩa, ndoraga rĩrĩa ndĩrenda gũthondeka mũbango wa gũcenjania irio mũgũnda-inĩ wakwa, nĩ kũrora kana tĩri nĩ mũnoru, wa kĩndũ kĩrĩa ndĩra ndĩrenda kũhanda handũ hau, ta rĩu handũ harĩa ndĩrahandĩte mbembe, kana mboco ngĩcenjania kũhanda waru, kana handũ hau nĩ hanoru, nyingĩ nĩ ndoraga kana no hakorwo hena mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩtũma mĩmera ĩrĩa ndĩrenda kũhanda ĩreme, gũkũra wega, nyingĩ nĩ ndoraga kana hena ũgunyu mwĩiganu, nyingĩ ka nĩ ndoraga kana hena mĩtĩ ĩrĩa ĩngĩgiria mĩmera yakwa ĩhote kũmera wega.

Mbica ĩno ĩronania mbembe na mbembe ici nĩ ironeka irenda gũtũmĩrwo. Nĩ nyũmithie irenda gũtũmĩrwo gũthĩyo nĩgetha iheyane mũtu ũngĩruga ngima kana ũruge ũcurũ.

Mbica ĩno ĩronania matunda, irio mũthemba wa matunda na mboga. Mboga nĩ itũmĩkaga gũthondeka gĩtoero gĩa kũrĩanĩria na indo nyingĩ mwanya mwanya. Namo matunda nĩ matũmĩkaga gũthondeka pudding ĩrĩa ĩrĩagwo nĩ mũndũ nĩgetha ĩkahota gũkũhe vitamins mwĩrĩ-inĩ. Onacio mboga nĩ njega nĩ iheaga mũndũ vitamins thĩiniĩ wa mwĩrĩ wake.

Nĩ nyendete mũthemba wa mbera cia yerũ na mbera ici nĩnjega tondũ nĩ mũthemba wa matunda. Nanĩurabatarana thĩiniĩ wa mwĩrĩ.

Kĩrĩa gĩtũmaga andũ aingĩ mende kũhũra mbica indo iria mekũgũrĩte o rĩrĩ ciamakinyĩra, nĩ kũhũra mũkonde kana gũĩkĩra ũira kĩndũ kĩrĩa matũmĩrwo, kana kĩrĩa magũra ũrĩa kĩhana. Na kana nĩkĩo nĩgetha kũngĩgĩa na gathĩna kana kũgĩe na cira wa kĩndũ kĩu, nomakorwo na ũira mũiganu na ũhũri wa mũkonde wa kĩndũ kĩu. Pause

Ũhoro wa thabarĩ ya kũririkana kana maũndũ mageni marĩa njemanĩtie namo, thabarĩ ĩrĩa ingĩririkana wega, nĩ thabarĩ ĩrĩa ndaimĩte bũrũri wa Europe, na ndacokaga kuuma Europe, nginya Kenya, thabarĩ ĩyo yoire ma thikũ inya, tondũ thabarĩ ya mbere ndaimire Poland, ngĩkinya bũrũri wĩtagwo Ritunia, harĩa ndoire mathaa, ithaa rĩmwe, ngĩkoma kĩharo-inĩ kĩa kĩa ndege kĩa Ritunia, mũthenya ũyũ ũngĩ, ngiũma kũu ngĩthiĩ nginya Sweden, kuuma sweden nĩ ndacokire ngĩthiĩ bũrũri wa Baranja, na kuuma bũrũri wa Baranja, ngĩoya ndege nginya bũrũri wa Kenya, koguo ndoire thikũ inya, yarĩ na layover nyingĩ tondũ ngĩoya ndege ĩyo, gũtiarĩ na ndege ingĩ, nĩ ndaigwĩte ndĩmũnogu mũno, no ohamwe na ũguo nĩ ndakenire, na nĩ njetereire kũgĩa na thabarĩ ĩngĩ ta ĩyo, no ĩrĩa ĩgũka nĩ ya kuuma gũkũ nginya gũthiĩ Poland kahinda gatarĩ kũraihu.

Mbica ĩno ĩronania mbembe, naa mahinda maya kwĩna ũgarũrũku mũingĩ wa wagi wa mbembe, nĩũndũ wa wagi wa mbura, na wagi wa mbeũ ĩrĩa yagĩrĩire, na bataraitha ĩrĩa njega. Koguo, gũcenjia kwayo nĩ atĩ, nĩkũgarũrũku mũno mũno.

Mbica ĩno ĩronania mbembe, na imenyagĩrĩrwo na gũĩkĩrwo ndawa nĩgetha ndĩkarĩyo nĩ tũtambi tũrĩa tũrĩyaga mbembe, na kũũmithio wega na riũa kana na thitima. Ikoma biũ nĩgetha ndĩkabuthe rĩrĩa ĩgwĩkĩrwo makũnia-inĩ.

Karuganyo karĩa gakonie thigũkũ, ĩrĩa ndirikanaga mũno, nĩ thigũkũ ya mwaka wa, ngiri igĩrĩ na ikumi na kenda, hĩndĩ ĩrĩa cucu witũ akĩrwo nyũmba njerũ, cũcũ witũ aikaraga mwena wa Nyĩrĩ, na kwoguo hĩndĩ ĩyo nĩ akĩirwo nyũmba ya ihiga, tondũ aikaraga nyũmba ya mbaũ, mũthenya ũcio wa kũhingũra kwa nyũmba ĩyo yake, kwarĩ tarĩki i twenty six na nĩ gwetĩtwo andũ aingĩ mũno, nĩ arĩ mũkenu mũno, na warĩ ũndũ wa magegania kũrĩ andũ aitũra, tondũ cũcũ akĩrera ciana citũ, ciake na nĩcio a mami, na mama, na tata, arĩ na mathĩna maingĩ mũno, na kwoguo gwake nĩ kuonekaga ta warĩ mũciĩ warĩ wa thĩna mũno, no Ngai nĩ agĩcokire akĩmaringĩra kĩama, na akĩmarathima, na makĩhota gwaka nyũmba, nĩ metĩte andũ a itũra na andũ angũrani, kuuma matũra na matũra, na mataoni mangĩ, na kwarĩ na ngari nyingĩ mũno, irio nyingĩ, na wĩini wa andũ, andũ nĩ mainire mũno mena gĩkeno.

Mĩkawa nĩ ĩgunĩkaga mũno na kũhe andũ arĩa macereire mĩkawa yao iheyo itiganĩte. Njĩra ya mbere nĩ atĩ nĩ magucagĩrĩria andũ aingĩ mĩkawa-inĩ yao nĩo customer. Na njĩra ĩyo ya kũmahe iheyo nĩ ĩtũmaga customer aingĩ makene, na maigwe mĩkawa ĩyo ĩyatabata mũno, na ĩkĩmenda, na koguo nĩmathiaga makeranĩra kũrĩ arata ao, na andũ angĩ ũhoro wa mĩkawa ĩyo. Koguo ĩkoragwo ĩ njĩra ya kwĩendia kũrĩ andũ. Na njĩra ĩyo ĩgatũma andũ angĩ makorwo magĩũka mĩkawa-inĩ yao na makendia irio nyingĩ, kana makagĩa na kũndũ andũ mangĩũka gũcera kana ona gũkoma. Kwoguo nayo mĩkawa ĩgakorwo ĩgĩthondeka mbeca nyingĩ mũno nĩũndũ wa kũheyana iheyo icio. Kwoguo mĩkawa ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩheyana iheyo nĩ ĩgucagĩrĩria andũ aingĩ na njĩra ya magegania, magathondeka mbeca nyingĩ mũno na makahota kũgĩa na igweta kũndũ kũna, na ningĩ makahota gũkorwo nĩmaragĩa na profit nene thĩinĩ wa mawĩra-inĩ